Inyalo pogo puothi ne cham mopogore opogore ka ipidho gigo manyalo tii kanyakla e puodho achiel kaka: oduma go ganda inyalo pidho e puodho achiel tikech ginyalo tii kanyakla kendo mamoko kaka rabuon gi mwogo e puodho machielo.

Mondo ing'e kodhi ma onego ibed godo kata jamni ma onego ipidhi, dwarre mondo ni itim nonro maduong' mar aluora mari mondi ng'e kodhi maber kata jamni malong'o manyalo timo maber kanyo.

Kiyiero koth cham monego ipidhi, onegre ing'e ni yaa : kodhi ni odwaro koth mang'eny koso matin ? to kendo, kodhi odwaro mbolea maromo nade? to en mbolea mane monego bed ni keto ne kodhini mondo mi onyag malong'o?

Pur mar oduma chakore niya, ikwong ipuro puodho. Bang' puro puodho, inyalo yore kata inyalo weye aweya kamano. Bang'e ka koth osechwe ikopo oduma ikomo kodhi mowinjore mar oduma koluwore gi aluora mari. Bang' kome kosedongo tibiro doye .Bang' doyo tibro doye kendo nyadichiel kendo bange' irito oduma. Koduma osechiek tikeyo.

Ber maduong' mar somo e mbui en niya , ok ochuno ni jii nyaka rom kamoro achiek eka jii osom. Jii nyalo somo koa e pinje mamoko kamoro amora ma gintiere.

Ndalo macho, ninyago chiemo kokalo kuom pur ahinya ahinya. Pur machon nitimo kotigi mbolea miloso dala kaka owuoyo. Ka puodho nosetigodo mar ndalpo mang'eny makoro ok nyal nyago chiemo maber, niweye oyueyo matin koka ipure bang'e ka mbolea osechokore.

Yamo manyiche chwe kisumu osekelo lokwuok e ngimana mapile nimar : sani nitie gik mang'eny kaka dhi tich kata dhi puodho mokanyal timo kaka natimo pile. Yamo no biro gi koth machue matek ahinya.

E gweng'wa nikech jii ogere ute mag lowo mang'eny, gik mitiyo godo e gedo gin kaka mabati ma ing'iewo, yien mar bawo ma jii mang'eny opidho to koda lowo mitiyo godo e muono mikunyo e tie got.

Sirkal mar mbui en tiyo gi mbui e nwang'o tije kata neno kaka sirkal tiyo. Koro sirkal mar mbui konyo mondo ng'atang'ata kamoro amora ma intiere kata ei piny, itiyo gi simbi gi mbui tineno gima dhi mbele e sirikal kata kaka inyalo konyori kokidhi e apise mag sirkal.

Nitie pek ma sirikande romoga go e seche ma giketo chenro mag tiyo gi technology. Pek mokwongo en niya, nitiere jii mang'eny modak ei piny kama stima onge kata kama pod ok ginyal tiyo gi simo. Omiyo jok makamago ok nyal yudo konyruok koa kuom sirikal sama oket ni itiyo gi technology.

kokadho kuom huduma center ,inyalo yudo gik mang'eny ahinya, kochakore gi kipande .ka in ng'at mane pod oyudo kipande inyalo dhi huduma center timiyi kipande . Mar ariyo ka kipande ni olal bende inyalo dhi huduma center ma miyi machielo . Bende inyalo dhi huduma center mamiyi certificate of good conduct kopogore gi mano passport gi gik mamoko mang'eny.

Technology osemiyo jii mang'eny oyudo somo e okang' momedore nimar, seche moko ng'ato dwaro ni omedre e somo to tich be odwano tim. Koro technology osekete mayot ma ng'ato nyalo somo sama en thuolo, to seche ma ok en thuolo to otiyo tije ma kelo ne omwom.

Kaka ng'atno makonyo jong'iewo, inyalo nyiso jang'iewo ka simbe nigi chandruok ka iluonge, ing'ise gima itimo, lony ma in godo e tijno kasto inyise chandruok ma simbe nigodo kore ka ikonyone chandruok ne no koyie.

Machiegni ni nyiche alimo huduma center. Nalimo huduma center nikech ne kipande na nolal to kane opande na nolal ne adwaro machielo , nikech ng'ato nyaka bed gopande eka oyud kony koa kuom gige sirkal. Omiyo nadhi huduma center ma gikonya gimiya opande manyien.

machioegni ni aselimo apise mag raia mar polise. Nyiche adhi e apis polise kane opande na olal to nadwaro ni gikanyo mondo ayude. Omiyo nadhi ma ayudo kony mowinjore.

Migawo mar rito kwe ahinya ahinya to mar polise tiyo matek e pinywa kae mondo oket kwe e oganda. Saa asaya mantiere wach to polise donjo kendo gineno ni gik moko odhi makare.

Tijni oselokore ahinya bang' kinde e aluorawa makata buge misomo sani opogre gi ma nyachon. Gik misomo sani bende es kunde opogre ahinya gi mani somo ndalo machon.

Gini e simo ,to simo nigi nengo ahinya ne jodak mag aluorawa nimar itiyo kode e wuoyo . Inyalo wuoyo gi ng'ama ni mabor kokadho kuom simo to kendo, inyalo kata oro pesa ne ng'ama ni mabor kokadho mana kuom simo, omiyo en gi nengo ahinya.

Udi duto ma ni kae ni gi nengo madongo ahinya nimar ute gi oting'o apise moko ma dongo dongo nyaka mek sirkal omiyo mago ni gi nengo ahinya ,omiyo kata yiende ma nenore kae ni gi nengo ahinya ni mar gi konyo e kelo koth ma rito aluora

Ka gima timore kaendi en ni en nyasi mar jogol ushuru . Osuru igolo higa ka higa koro ka higa orumo tiloso nyasi mar gone jogol ushuru erokamano.

Kaendi gik ma nigi nengo ng'eny .Mokwongo nitiere tablets mani kanyo go .Tablets go inyiewo gi pesa mang'eny kuom mano gin gi nengo mang'eny ahinya. Machielo, to kata lewni ma jii orwako ,wuoch , koda kata saa gogute mago bende nigi nengo.

Ka anono tijni, gima bire pacha mokwongo en chulo osuru. Ja Kenya ka Jakenya kata ja piny moro amora dwarore ni ochul osuru mondo okony dongruok mar piny. Omiyo kanenpo ma to gima bire pacha mokwongo en chulo osuru.

Ka aneno gini, to gima bire pacha en apis sirkal. En apis sirkal makonyo e chiwo konyruok ne gik mopogore opogore e sirkal. K oro saa asaya ma an gi chandruok tadhi huduma center tayudo kony mowinjore.

Gima timore kae en ni inyisi kama ichomo kata kama iae. Ki iwuothe ndara tineno Kondik posta kanyo kaka ka ondik ni Njeri, nyiso ni kuma koro idonjone iluongo ni Njeri.

Gima biro e pacha kaneno gini en thieth mokwongo mapiyo piyo .Ka ng'ato ohinyore kabed ni osiptal ni mabor, tinyalo ringo kode kama machalo kamae mondo oyud thieth mokuongo mapiyopiyo.

Gima timore kaendi, en ni laktar wuoyo gi jatuo mondo ong'e chal mare. Nyalo bedo ni jatuo ni koka okele kata osebede osiptal mar kinde. Omiyo laktar wuoyo mondo ong'e chal mare.

Tijni nikod nengo maduong' ahinya e aluorawa. Okonyo jii mang'eny mondo oyud konyruok gi chandruok ma gin godo mang'eny ahinya, e yudo gigo michiwo kod sirkal.

Gima timore kae en ni jii wuoyo. Onyalo bedo ni en romo kata mar ohala kata gino gimoro machielo. Omiyo en romo kama jii wuoye to bang' wuoyo jii tieko gi mos.

Gima timore kae en ni mae wuoyo kokadho kuom miyo gi nyathine kokadho e yor mbui. Giwuoyo kokadho kuom mbui mar whatsapp.

Tijni en ohala mar uso lewni miluongo ni mtumba. Tijni nigi ohala maduong' ahinya . Ka iwero tikelo iuso ne jii mopogore opogore , tinwang'o ohala malongo.

Gini asetiyogo e timo gik mopogpore opogore. Asetiyo kode e somo e mbui . Kopogore gi mano, asetiyo kode e wuoyo gi jii maa kuonde mopogore opogore , kokadho kuom gocho kata oro ote machuok.

Tich mar riembo apiko ni ok ahere. Gimomiyo ok ahere en ni chieng' moro achiel nosegoya piny marach ahinya mahinyora. Omiyo chakre kanyo, ok ahere ahinya.

Joma ang'eyo ka achiel kuomgi en Gladys Wanga ma en governor ma Homabay kaunti . Machielo en Raila Amolo Odinga , ma en opposition leader mar piny mar kenya.

Ng'ama ang'eyo ka endi en, jalup jatend piny machon miluongo ni Rigathi Gachagua. En jatend jalup ker machon nikech ne othiche oko higa ni.

Kiyudo ng'ikruok mar internet e office mari yoo minyalo chwalo go wachni ne migawo mar IT en kokadho kuom gocho negi gi simu , kata chwalo ne gi ote machwok. Kopogore gi mano bende inyalo dhi kama gintiere tilero negi chandruok ma in godo mondo gikonyi.

Gima timore kae en ni ne nitiere piem mar opira. Bang' piemni nitie joma noyombo . Joma noyombo noyudo okombe komigi gi gavana Gladys Wanga. Omiyo gisungo okombe gi ka Gladys Wanga ochung' kanyo buonjo.

Gima biro e pacha ka aneno gini en tuo malich ahinya. Ebola en tuo mosega chando jii, kendo tuo maneko mapiyo kabisa. Omiyo kanene to luoro maka ahinya kendo aparo covid nineteen mayande okadho.

jothieth mae gwengwa konyo e weche thieth ma apoya kokadho kuom puonjo jomamoko thiedhni, mondo ka gimoro otimore kata nitiere chandruok to ng'ato nyalo yudo thieth mapiyo piyo kok ochope osiptal.